Mũrĩmi nĩabotaga gwĩkĩra bataraitha na ĩkaga gũthererio nĩ maaĩ, mũmera ũkahota kũnyua maaĩ wega. Koguo mũmera nĩũbotaga kũnyua maaĩ ũkanyotoka na ũgakũra ũkahe mũrĩmi maciaro ũrĩa mabatiĩ.

Ũgitĩri mwega thĩiniĩ wa kĩrĩa kĩ thĩiniĩ. Tumahũa, tumabũa tũthaka mũno twakũgucĩrĩria maitho. Tũmarangi tũragucĩrĩria mũndũ oo gũikara akĩonaga na ũthaka ũrĩa maitho mendete.

Ũndũ ũyũ no ũgũteere ibinda rĩnene mũno, ũngĩgekĩra maaĩ water can -inĩ ĩyo maiyũrage, arabu ũkuue ũthiĩ mũgũnda, wambie gũitĩrĩria kamũmera kamwe gwa kamwe, arabu nĩ ũkũnoga mũno, ũngĩgaitĩrĩria tũmĩmera tũu tuothe, ũrĩe mabinda maingĩ na manene mũno. Na no ũbote gwĩka ũndũ ũngĩ ũngĩhũthĩra macini cia kĩrĩu. Koguo ũndũ ũyũ ti mwega. Tũtikabũre ũthii wa na mbere. Tũbũthĩre njĩra irĩa cia kĩrĩu, nĩguo tũbote kũhũthĩra mabinda maitũ wega, tũbote kũruta mawĩra mĩingĩ o ũrĩa tũngĩbota.

Ithuĩ tũtemaga mĩtaro, twatema mĩtaro tũkenja marima, tũkabanda mũmera, twarĩkĩa kũbanda mũmera, tũkara mĩberethi baibũ cia maaĩ, macini ĩgakorwo ĩrũĩ, tũkambia kũhũra maaĩ kuuma rũĩ tũgoka twĩkĩrĩte mĩtaroinĩ ĩyo kũugũo thĩinĩ. Mũtaro waigwa wanyua maaĩ wanyotoka, tũgoka na kĩbanga, kana icembe mũndũ akambia kwenja karima akĩbandaga mũmera. Arabu kuumanagĩa na hau ũgũo tũkoya thikũ ĩthatũ ũgoka ũkahe maaĩ rĩngĩ. Reu ũkahe maaĩ o thũtha wa ihinda rĩa thikũ ithatũ, ithatũ, ithatũ nginya rĩrĩa mũmera wakũ ũgakĩnya ba gũketha, ngĩnya ũkinye harĩa nĩ wabinyĩrĩrĩka no ũrũtĩre thĩinĩ wa mũgũnda waku.